No ũmateithie na maũndũ kana kĩndũ mangĩkorwo makĩenda, maũndũ ta gũthiĩ kũrigitwo, angĩkorwo wĩna ngari ta ĩyo yaku, mũthenya wake wa gũthiĩ kũrigitwo, nowoe mũndũ ũcio no ũmũtware thibitarĩ. Wakerĩ no ũmateithie na mawĩra maingĩ ma mũciĩ ta kũhũra nguo, kũruga kana wĩra o wothe angĩenda gũkorwo akĩrutĩrwo. Oho nĩ ũbatiĩ gũkorwo ũkĩmathikĩrĩria, nokorwo ho nĩũndũ wao hĩndĩ ciothe, no monie nĩ abata ona mena mũrimũ ũcio, ũmoni nĩ abata mũno mũturĩre-inĩ ũyũ.

No nginya ũcige handũ hatheru na handũ hatarĩ na gĩko, nĩguo gũtigacũngĩrĩrie irio icio gũthũka. Wa kerĩ no nginya ũrore rugarĩ, ndwagĩrĩirwo kũiga irio rugarĩ-inĩ muingĩ mũno, tondũ imwe ciacio citiendaga rugarĩ, na rugarĩ ũcio nĩ ũtũmaga irio cithũke. Wa gatatũ no nginya ũrore kana temperature ĩ igũrũ. Kana irio iria cibatie gũkorwo ikĩũmithio mbere ya kũigwo, kwa mũhiano ta mbembe, ta mbembe nĩ wagĩrĩirwo kwamba kũmithia mbere ya ũcigĩte. Rĩrĩa womithia, nĩ wagĩrĩirwo kuiga kĩnyamũ-inĩ kĩega gĩtheru, kĩndũ ta, kĩnyamo angĩkorwo nĩ ta ngũnia ũgaciga hau na ũkamĩitĩrĩria ndawa nĩguo citigakorwo cikĩrĩo nĩ tũtambi.

Wa mbere nĩ ũnoru wa tĩri. Rĩmwe mũndũ nĩ ahandaga, na ũgakora nĩ wahanda tĩri-inĩ ũtarĩ mũnoru. Kogwo rĩrĩa wahanda tĩri-inĩ ũcio ũtarĩ mũnoru, nĩ ũkoraga ndũnagetha magetha marĩa ũkwagĩrĩirwo kũgetha, kana magetha mega, ũgakora wagetha magetha manini. Wa kerĩ nĩ rĩera. Rĩmwe nĩ ũhandaga irio gũkaira mbura nene, ũgakora irio icio nĩ cianywa maĩ, imwe nĩ cia thũka kana nĩ cia hoha, na ũgakora magetha maku nĩ mathiĩ thĩ. Wa kerĩ nĩ mũrimũ kana tũtambi. Nĩ ũhandaga irio ũgakora kwĩna mũrimũ wa umĩra wa irio icio wahanda, cikarĩo ciothe igathira, kana igathecwo igathira na ũgacũngĩrĩria magetha kũnyiha.

Ibabaĩ rĩa red Royale f1, nĩ ibabaĩ nyendete kũhanda mũno, tondũ nĩ ibabaĩ rĩkoragũo na maciaro ma igũrũ mũno, na nĩ ibabaĩ rĩkoragũo na mababaĩ me cama mũno, na marĩa makoragũo na rangi mwega mũtune, ũrĩa ũgũcagĩrĩria mũndũ kũma kũraihu.

Nĩ wagĩriirwo kwamba gũciomithia. Wa mbere mbembe rĩrĩa waruta mũgũnda, nĩ wagĩrĩirwo kwamba gũka ũgacicuria handũ, ũtacithandũrĩte, ci koma, cia twĩka cia kũma nĩ ũcioyaga ũgacithandũra, ũkirutaga indo iria cingĩkorwo kũu thĩinie ta miura, kana kindũ kĩngĩ kĩna gĩko kama mahuti, warĩkia kũruta mahuti, nĩ ũcigaga handũ hatheru, handũ ta gababa-inĩ kĩega gĩtheru, kĩna ũtheru mwega ũrĩa ũgũtũma itigathecwo nĩ tũtambi kana cigĩe gĩko. Kuma hau nĩ ũcokaga ũgaciga, handũ hena rĩera rĩega, handũ hatarĩ na ũrugarĩ mũno, ũrĩa ũngĩtuma cithũke, ibuthe kana cithũke kana ithecwo nĩ indo ingĩ, kana cigie na maũndũ mangĩ ma gũtũma cibuthe.

Barabara nĩ yagĩrĩirwo gũthondekwo nĩgũo kũagĩrĩthia ũhũthĩri wa intanetit ondũ ona rĩmwe nĩ ũkoraga andũ aria magĩrĩirwo gũgũteĩthĩrĩria kũhũthĩra intaneti ĩyo nĩ mokaga magakora barabara nĩ njũru na ũkoma andũ nĩ marega kũĩngĩra kũndũ kũu to barabara tĩ njega wakerĩ thitima nacio no ĩcũngĩrĩrie mũno wagi wa ũhũthĩri wa intaneti tondũ mũndũ ndangĩhota kũhũthĩra intaneti ĩyo na ndũrĩ na thitima no nginya ũkorwo na thitima no getha ũhote kũhũthĩra i intaneti kũogwo barabara ĩngĩthondekwo na thitima ciĩkĩrwo ũhũthĩri wa intaneti no wagĩrithio mũno.

Andũ thikũ ici nĩmarerutĩra mawĩra mao, kana makehingĩria mabata mao, kũhĩtũkĩra intaneti. Ũgakora mũndũ nĩarerutĩra wĩra wake, kũgũra, kana kwendia kĩndũ, arĩ o harĩa arĩ, arĩ o wĩra-inĩ wake, kana arĩ o nyũmba, kũhĩtũkĩra intaneti, kana wĩra kana ona maũndũ ma thirikari-inĩ, ũgakora mũndũ nĩarahota gũĩteithĩrĩria. Ti ta hau kabere harĩa mũndũ no nginya ũngĩathire obici-inĩ, nĩgetha ũteithĩrĩrio gũĩka ũndũ ũcio, kana kũhingia ũndũ ũcio. Kuoguo, ũhũthĩri wa intaneti nĩũtũmĩte ngarama ya aruti a wĩra ĩnyihe, tondũ mũndũ ũrĩa wĩ harĩa obici-inĩ, ndangĩikara hau na hatirĩ na andũ maroka gũteithĩrĩrio, na andũ aingĩ nĩmarahota gũĩteithĩrĩria kũhĩtũkĩra intaneti.

Intaneti ĩtarĩ na gĩthia gĩthimi ya WIFI nĩkoragwo ĩ njega tondũ ona mũndũ ndakoragwo na wasiwasi agĩtũmira. Nĩũkoraga onarĩria wekĩra intaneti ya thimũ nĩũkoraga rĩmwe nĩwahorerwo gatagatĩ, rĩmwe mbeca nĩciathira na ndurĩ na mbeca ĩngi cĩagũĩkĩra.No intaneti ĩno ya WIFI nĩukoraga nĩ ĩragũtwara nginya ihinda rĩrĩa wabangĩte ĩgũtware. Nĩ ũkoraga onanĩũrahota gwĩbanga kĩmbeca tondũ intaneti ĩno ya WIFI nĩ wĩkĩraga ĩgathĩe ta mweri mũgĩma ĩtarĩ ĩragwĩtĩa mbeca ingi, kana ũtarĩ ũragaramika rĩngĩ. Ũgakora nĩũrathĩĩ mweri mũgima ũtarĩ ũrekĩra mbeca ingĩ igakinyia mweri mũgima ũgathira.No intaneti ya thimu nĩũkoraga nĩũthire kũruta wĩra, mbeca nĩĩthĩrire, nĩhorire, ndũrĩ na mbeca ingĩ cĩa gũĩkĩra thimũ ĩyo. Kogwo andũ aingĩ nĩmaracagũra kũhũthĩra intaneti ĩtarĩ na githimi ya WIFI, tondũ nĩrahotithia mũndũ gwĩbanga kĩmũhuko.

Mũrĩmi nĩ agĩrĩirwo nĩ gũcagũra mbembe ĩrĩa njega ya kũhanda, na akĩhanda mũndũ nĩ agĩrĩirwo kũmenya atĩ tĩri wake nĩ mũnoru na nĩ mwega wa kũhota gũkũria mbembe ĩyo. Oho ndwagĩrĩirwo kũhanda kwĩna riũa mũno, tondũ mbembe ĩyo no ĩrabatara maĩ, na nĩ ĩrabatara maĩ ma kũigana nĩ getha ndĩgatuĩke ya kũma. Na no agĩrĩirwo nĩ kũhota kũrigĩrĩria tũtambi na mĩrimũ ĩrĩa ĩkoragwo mbembe-inĩ, na oho kũrĩmĩra mbembe icio nĩgwo cikũre wega na ihote gũkorwo na magetha mega ũrĩa magĩrĩire.

Nonginya o rũcinĩ ũkeheria matigio kana mairio kana gĩko o gĩothe kĩngĩkorwo kũu kĩaga-inĩ. Ũgacoka ũkoya maaĩ mahiũ marĩa ũtukanagia na thabuni ũgathambia kĩaga kĩu nĩgetha kĩgĩe na ũtheru ũrĩa wagĩrĩire kĩhote kũrigĩrĩrĩa mĩrimũ ya ngũkũ. Ũgacoka ũkahũra ndawa kũrigĩrĩrĩa mũrimũ o wothe ũngĩkorwo kĩaga-inĩ kĩu ũngĩnyita ngũkũ kana ũtũme ngũkũ icio citigakũre wega. Warĩkia ũgwo nĩ ũcokaga ũkahingũra mĩrango yothe nĩgetha rĩera rĩtuĩke rĩa kũingĩra, ngũkũ cigĩcoka kĩaga-inĩ kĩu cigakorwo kwĩna rĩera rĩega rĩngĩ.

Nĩ wagĩrĩirwo kũrora kana matumbĩ nĩ ma njamba, kana nĩ ma rũhuho. Matumbĩ ma njamba nĩ marĩa, makoragwo ngũkũ ĩrĩa ĩrarekia nĩ ĩtukanĩte mĩera na jogoo, mau nĩmo metagwo matumbĩ ma njamba, marĩa makoragwo mena goro mũno na marĩa mendetwo nĩ andũ mũno. Mau mangĩ nĩ matumbĩ ma rũhuho. Matumbĩ ma rũhuho nĩ marĩa ngũkũ ĩrĩa ĩrarekia, nĩ mwera we ika, ndũrĩ na njogoo, no nĩ ũrarekia. Mau nĩmo metagwo matumbĩ ma rũhuho.

Wagi wa matumbĩ nĩ ũtũmaga thogora wa matumbĩ thoko-inĩ wĩkare ũgĩcenjagia, tondũ kaingĩ rĩrĩa wakora kwĩna heho, ngũkũ ta icio citĩrekagia kwĩna heho mũno, ũgakora hĩndĩ ĩyo matumbĩ nĩ maraga kana gũtirĩ na matumbĩ mũno, hĩndĩ iyo ũgakora thogora wa matumbĩ nĩ wambatĩra. Na rĩrĩa riũa rĩacoka rĩara nĩũ koraga ningĩ ngũkũ icio nĩ irarekia mũno na gũgakorwo na matumbĩ maingĩ thogora wa matumbĩ ũgakora nĩ wagua thĩĩ, koguo wagi wa matumbĩ kana wongerereku wa matumbĩ nĩ ũtũmaga thoko ya matumbĩ Kenya ũikare ũgĩcenjagia.

Ngũkũ cia kienyeji, iria nĩ ihotaga gũikara kũndũ kũmũ, kana kũndũ kwĩna mbura kana kũndũ gũtarĩ mbura, nĩ ũndũ wa ũmĩrĩru wacio, wa ũhoti wa kũhota gũikara kũndũ ta kũu, kogwo ngũkũ ta icio hatirĩ kũndũ itangĩrĩithio, gũkorwo kwĩna mbura kana gutarĩ, ngũkũ icio no ikũraga wega na igatuĩka cia gũikara wega. Oho no cihotaga kũharana na mũrimũ na ihenya, mũrimũ o wothe ũngĩumĩra handũ, ngũkũ icio nĩ ihotaga kũhũrana na mũrimũ ũcio na ikahota gũikara wega.

O ngũkũ nĩ yagĩrĩirwo gũthondekerwo handũ hayo hega ha kũrekeria, harĩa ona ĩngĩrekeria itumbĩ rĩu ona rĩgwe rĩtiagĩrĩirwo gũkua. Nĩ yagĩrĩirwo gwĩkĩrwo tũmahuti twega kama mura, ũrĩa ũna itumbĩ rĩu rĩa gwĩra hau, rĩtingĩkua. Tondũ rĩrĩa ngũkũ waga kũmĩthondekera ha kũrekia no ĩrekerie handũ hothe, na itumbĩ rĩu, no ĩrekie rĩgwe thĩ na rĩkue na rĩtuĩke rĩa gũthũka. Kogwo o ngũkũ o ngũkũ nĩ yagĩrĩirwo gũthondekerwo handũ hega ha kũrekeria, harĩa ĩrĩrekageria ĩtumbĩ rĩayo wega, handũ hena ũrugarĩ, na handũ ona yakoma ndĩrahihinywo nĩgetha kũrigĩrĩria gũthũka kwa matumbĩ.

Nĩ ire mũcamo mwega na nĩ ikoragwo citarĩ nyũmũ. Naho ngũkũ cia kienyeji gũtirĩ kũndũ itangĩkũrĩra, tondũ nĩ ihotaga kũhũrana na mũrimũ. Kogwo nĩ ũkoraga andũ aingĩ nĩ maracienda, tondũ hatirĩ kũndũ ũtangĩkũrĩria ngũkũ ĩyo, tondũ nĩ ĩhotaga kũhũrana na mĩrimũ o yothe. Oho nĩ cihotaga gũkorwo nĩ irahe mũndũ mbeca njega, mũno mũno mũrĩmi mũnini, nĩ ũkoraga mũndũ nĩ ambia na tũgũkũ tũnini tũcui, tũtarĩ onokorwo ti tũingĩ, akambia natuo tũnini, cigoka cinenehete na igatuĩka cia kũmũhe mbeca.

Rĩmwe nĩ ũkoraga ngũkũ ĩrĩa yarekia nĩregire gũkĩrĩria matumbĩ, ũgakora tarĩngĩ ngũkũ ĩyo nĩ gũkomera ĩrenda gũkomera ĩkarega gũkĩrĩria matumbĩ, ũgakorwo matumbĩ mau ndũngĩhota kũmoya. Kana rĩngĩ ũgakora ngũkũ o ĩrĩa yarekia nĩyarĩa itumbĩ rĩarĩo, kaingĩ nĩ gũkanya cikanyaga matumbĩ macio, ũgakora ngũkũ nĩyarekia na nĩyarĩa itumbĩ kumbe ndũngĩoya itumbĩ rĩu. Na rĩngĩ rĩera nĩrĩtũmaga mũndũ ndakahote kũrogota matumbĩ, tondũ nĩ ũkoraga ngũkũ imwe itirarekia, kana ciarekia itirarekia matumbĩ marĩa cimenyerete kũrekia.

Nĩnyendete kũrera ngũkũ cia kĩenyeji tondũ ngũkũ cia kĩenyeji hatirĩ handũ ũtangĩcirerera ona ũngithii harĩa uthii gĩcigo kĩngĩ gĩa bũrũri nĩũkoraga ngũkũ ĩyo noĩrahota gũkũra, tondũ ngũkũ ĩyo nĩ ĩhotaga kũhũrana na mĩrimo na nĩhota gũikara kũndũ kũmũ kana kũndũ kwĩna maĩ, na ngũkũ oho nĩhotaga kũhe mũndũ mbeca tondũ no athiĩ gũtũrora twĩ tũnini na tũkũre onaokorwa tĩ nyingĩ kana nĩ nyĩngĩ noũge ũroreraga cia biacara na nĩciheaga mũndũ mbia mũno.

Irio cia fermneted iria irĩyagwo nĩ ngũkũ ciothe akorwo nĩ ngũkũ nene kana nĩ tũcui, hatirĩ ngũkũ itangĩrĩa. Oho nĩ iteithagĩrĩria ngũkũ gũkũra wega na igateithia ngũkũ kũhota kũrekia matumbĩ maingĩ iria matumbĩ mau no ũcoke wendie na ucoke akũhe mbeca thutha-inĩ tondũ nĩ ũkuoya matumbĩ mau ũthie ũmendie na makũhe mbeca njega iria ũgĩkorwo ũgĩbatara.

Nĩ wagĩrĩirwo ũkorwo na handũ haku hega hanene ha kũrĩithĩria ngũkũ icio harĩa wagĩrĩirwo gwaka kiugo kĩega kĩnene kĩgite wega gĩa kũrĩithĩria ngũkũ icio. Na oho rĩmwe na rĩmwe nĩ wagĩrĩirwo gũcirekereria nja tondũ ona ngũkũ nĩ ciendaga kũigwa rĩera rĩega cigathi cikorũra nja cikaigwa rĩera rĩu rĩ rĩega. Nĩ wagĩrĩirwo kũmenya nĩ ngũkũ irĩkũ ũrenda kana ũrenda ngũkũ cia nyama kana nĩ nyama nĩ ngũkũ cia matumbĩ ũrenda. Na angĩkorwo nĩ ngũkũ cia matumbĩ ũrarĩithia, ngũkũ icio ciakinya nĩ kũrekia nĩ wagĩrĩirwo gũcithondekera handũ hega nĩ getha ũkahota kũrogota matumbĩ maku wega matagũkua kana matakũragĩka nĩ getha ũkahota gũgũthondeka mbeca ciaku.

Mahuti ta nyeki, kana ria, nĩ ihũthĩkaga ta irio cia ngũkũ, iria ci nyihagia ũhũthĩri wa mbeca tondũ rĩrĩa ngũkũ ikũrĩa mahuti mau kana ria rĩu, nĩ inyihagĩria mũndũ kũgũra irio cia ngũkũ, igakũnyihĩria mahũthĩro maku ma mbeca. Na mahuti maingĩ marĩa manungaga nĩ magĩtagĩra tũtambi tũrĩa tũngĩkorwo tũgĩthumbũra ngũkũ, tũkorwo twakũũra tũgakorwo tũtĩroka guthũmbura ngũkũ maĩta kwa maita. Oho mahũtĩ nĩmateithagĩa kũnyihia kana gũkorwo kiũgũ kĩa ngũkũ nĩ gĩtherũ kana gũkorwo gutirĩ na inegene tondũ ngũkũ icĩo nĩ irakinyanga mahũtĩ mau igakorwo itaragũtha mbao icio angĩkorwo gwakĩtwo na mbao, gũgakorwo nĩ kũndũ gũkĩrĩte wega kũmbe ngũkũ icio nĩ cikaraga wega igakorwo itirĩ na inegene na kũndũ kũũ gũgakorwo gũtirĩ na gĩko kĩingĩ kĩrĩa kĩngĩtũma ngũkũ icio cigĩe na mũrimũ o wothe.

Irio ci na hinya, iria cigũtũma cikũre wega, na cigĩĩ na mahĩndĩ mena hinya. Irio ta starter, iria citũmĩkaga na tũcui tũrĩa tũnini, tũrĩa twa twĩka twa gũtũrĩkio, tũnini biũ. Icio ingĩ nĩ irio cia grower, iria itũmĩkaga na ngũkũ iria ci hau gatagati-inĩ, ti tũcui, na ti ngũkũ nene, ngũkũ iria ci hau gatagati-inĩ. Na icio ingĩ nĩ finisher, irio iria itũmikaga na ngũkũ iria nene biũ, iria ciumĩte tũcui-inĩ na ikaima hau gatagati, ngũkũ iria nene cirorete thoko.

Nĩ ndoraga kana mũthemba ũcio wa ngũkũ no wĩke wega gĩcigo-inĩ kĩrĩa niĩ ndĩ, tondũ no ũgũre ngũkũ ũkore gĩcigo-inĩ kĩrĩa ũraikara, ngũkũ ĩyo ndĩngĩagĩra, na ndĩngĩka wega. Wa kerĩ nĩ ndoraga kana ngũkũ ĩyo ndarĩkia kũmĩrora thutha-inĩ nĩ ĩgũka kũhe mbeca. Tondũ no ũkorwo nĩ ũrarora ngũkũ na thutha-inĩ yũke gũkũgũithia, ĩkorwo ĩna ndĩrakũhe kĩndũ. Wa gatatũ nĩ ndoraga kana ngũkũ ĩyo ĩ thoko-inĩ, kana andũ nĩ maramĩenda, kana andũ matiramĩenda, nĩguo ũkamenya ũria ũkũhota kũrera na kĩrĩa ũkũhota kũrera wega.

Wa mbere nĩ ũroraga harĩa ngũkũ icio cirarekeria mũno, tondũ ngũkũ ĩngĩrekia rĩa mbere, imenyere kũrekeria handũ hamwe, ndĩ cenjagia handũ hau. Kogwo, nĩ wagĩrĩirwo gũkorwo ũkĩmenya harĩa ngũkũ icio irarekeria, ũhathondeke wega, na ũhahumbĩke wega, ngũkũ icio cikorwo cikĩrekeria handũ hamwe. Tondũ rĩrĩa cikũrekeria handũ hatiganĩte, matumbĩ mau nĩ matwĩkaga ma kũra, na ũgakorwo ndũrarogota ona itumbĩ ona rĩmwe. Kogwo nĩ wagĩrĩirwo gũthondekera handũ hamwe, harĩa ngũkũ icio cĩagĩrĩirwo kũrekeria, nĩgetha ũkahota kũrogota matumbĩ macio.

Tũhũthagĩra mahuti meta irio cia ngũkũ, tondũ mahuti ta nyeki kana ria ngũkũ nĩ ihũthĩraga ita irio na ikarĩa wega. Wakerĩ mahuti nĩtũhũthĩraga kĩaga-inĩ kĩa ngũkũ kũiga ũtheru tondũ mahuti mau rĩrĩa ũkũmara thĩ ngũkũ icio nĩ cituĩkaga cia gũcagacagĩrwo, na nĩ ituĩkaga gũikara ci theru. Wagatatũ mahuti nĩmahũthĩkaga kũingata tũtambi, tondũ mahuti marĩa manungaga nĩmatũmaga tũtambi tũtwĩke twa kũura, na tũkagiria ngũkũ gũkorwo citaiganĩire. Wakana mahuti nĩtũhũthagĩra kũnyihanyihia inegene kĩaga-inĩ kĩa ngũkũ, tondũ rĩrĩa wara mahuti mau, ngũkũ itingĩhota kũgũthagũtha, angĩkorwo wakĩire na mbaũ itingĩgũthagũtha kana kũgĩe na inegene o rĩothe kwogwo mahuti magatũma ngũkũ cihote gũikara wega gũtarĩ na inegene kana gũtarĩ na gĩko, na cikahota gũkũra wega ũrĩa ciagĩrĩire gũkorwo igĩkũra.

Wa mbere o rũcinĩ no nginya ũgakorwo nĩ ũrahata mairio marĩa mothe maraitĩkire, kana gĩko kĩngĩkorwo kiugo-inĩ kĩu kĩa ngũkũ ũkahata mothe, ũkeheria mothe. Wa kerĩ, no nginya ũkorwo na maaĩ marĩa mena thabuni marĩa ũgũtũmĩra gũthambia kĩaga kĩu, nĩguo gĩikare gĩ gĩtheru. Nĩũcokaga ũkoya ndawa ũkahũra kĩaga-inĩ kĩa ngũkũ, nĩgetha kũgirĩrĩria mũrimũ kana tũtambi tũngĩkorwo kũu. Wa gatatũ, nĩũbatiĩ kũhingũrĩra ngũkũ ciaku mũrango cikaigua rĩera rĩega, nĩgetha cikahota gũikara wega. Na no wagĩrĩirwo gũkorwo ũkĩmenya kiugo kĩu kĩa ngũkũ ti gĩcagacu, tondũ ngũkũ nĩũrakora nĩiraita maaĩ na cigaita irio ũgakora kiugo nĩgĩcagacire mũno, koguo nĩwagĩrĩirwo kũmenya o mũthenya wokĩra, kana o mathaa wathiĩ kũrora ngũkũ nĩwagĩrĩirwo kũrora ũkamenya kiugo gĩ acio ti gĩcagacu.

Nĩ kwaga irio ci na hinya ũrĩa wagĩrĩire, ũgakora ngũkũ nĩ ĩrarekia itumbĩ, ĩkenda kũria gĩkorogoca kĩu, tondũ kĩ na hinya ũrĩa ĩngĩenda gũkorwo naguo na ndĩrona. Wa kerĩ nĩ ũkoraga nĩ ĩtuĩkĩte mũtugo wa ngũkũ kũrĩa, ta kwa mũhiano ũgakora ngũkũ yarekia, itumbĩ nĩ rĩagwa thĩ, rĩaoragĩka, ngũkũ ĩyo ĩkarĩa. Kogwo yarĩa rita rĩa mbera, nĩ ĩtuĩkaga mũtugo wayo wa kũrĩaga matumbĩ. Ũcio ũngĩ nĩ ũkoraga ngũkũ nĩ ĩrarĩa itumbĩ rĩu nĩ gũkorwo kũrĩa ĩrĩ, ndĩrĩ na irio cia kũigana cia kũrĩa, ũgakora ĩrarekia matumbĩ macio ĩkĩrĩaga.

Bengi ya bamĩrĩ, ĩrĩa ĩtungataga mũrĩmi mũnene na mũrĩmi mũnini, ũrĩa ta kwa mũhiano ũngĩrĩma kahũa gaku, mũgĩtua kũrĩhwo ũgaikĩrio mbeca-inĩ ciaku hau, ũkagĩra, na oho no ĩheanaga ngombo nini na nene, ĩrĩa ĩcokaga ĩkarĩhia ngombo icio na marehi matarĩ ma igũrũ mũno, kogwo ĩgakorwo yagĩrĩire mũrĩmi mũnene na mũnini.

Ruhonge rwa Red Cross, arĩa mateĩthagĩrĩria na maũndu ma ũmũndũ, kana angĩkorwo he mũtino owothe wĩyumĩrĩtie handũ nĩmathiyaga gũteĩthĩrirĩa. Na nomateithagĩrirĩa na ũhũranĩ wa mũrimũ wa mũkingo, kana mũrimũ wa gũkorora. Na oho no mateĩthagĩrĩria na gukorwo nĩ maramenya kana gukorwo makĩrora maaĩ magatĩgĩrĩra maaĩ marĩa maranyũo nĩ andũ nĩ matheru. Oho no macokanagĩrĩria ayũthi othe bũrũrĩ-inĩ.

Nĩ wongererekete mũno na ũgakũria, nĩ ũkuona andũ aingĩ nĩ mara ũhũthĩra, tondũ andũ aingĩ thikũ ici matirenda kũnoga, kuona ũndũ ũyũ mũndũ ĩnaguo nyũmba, kogwo ona ũngĩenda kĩndũ, mũndũ ndaraima gũthiĩ handũ, ũrekora o ũkĩhũthĩra ũndũ ũyũ. Kogwo nĩ wĩingĩhĩte mũno na ũgakũra, na ũrĩa ũtũmĩte maũndũ maingĩ makũre.

He mũndũ ũrĩa ũnyitĩte thimũ yake na guoko gwake kwa ũrĩo, na akanyita gĩbande na guoko gwake kwa ũmotho, ũrĩa wĩigĩrĩire moko make metha-inĩ, na mwena wa metha ĩyo hena itĩ igĩrĩ iria itarĩ njikarĩre nĩ mũndũ. Na nĩ aroneka he kĩndũ arathondeka na gĩbande gĩkĩ, kana he kĩndũ kĩragũrwo na gĩbande gĩkĩ.

Nĩ mũnene witũ wa bũrũri witũ, ĩhumbĩte matonyo make mega, mbere yake hena microphoni ciake, iria arahũthĩka kwaria nĩgetha atuĩke wa kũigwĩka wega. Na mbere yake hena gĩkundi kĩa andũ, aingĩ maikarĩte thĩ, arĩa maroneka mamũthikĩrĩirie mũno, na makamũtĩa, na magakorwo mathikĩrĩirie wega, na nĩ aroneka nĩ aramathomithia ũndũ wa kũhũthĩra E-citizen.

Nĩ ngereire thĩna mwĩingĩ, tondũ rĩrĩa ũrakorwo ũgĩetha anja cai muico ici, nĩ ũkoraga ingĩ ciacio nĩ maheni, ũgakorwo nĩ wacietha na ningĩ ciacio cirakũhe anja iria itagĩrĩire. Kana ũgakora ona nĩ mũndũ ũrakwĩra akwenderie, ũgakora wenderio kĩndũ gĩtarĩ kĩega, kumbe ũyũ nĩ ũndũ ũtũmaga mũndũ agerere maũndũ maingĩ, na maũndũ marĩa matarĩ mega, na maũndũ ma kũhenio, na akaheneka.

Amwe nĩ arĩa marwarĩte mũrimũ ũcio wa mũkingo, arĩa ũkoraga nĩmarerutĩra na magathiĩ magathomithia arĩa matarĩ arwaru rũrĩrĩ-inĩ rwao. Acio angĩ nĩ andũ a NGO, arĩa merutagĩra magathi makaheana ithimi itiganĩte, na magathomithania gũtarĩ marĩhi.

Nĩteithagia andũ a mbiacara nini na kũmahe ngombo, iria mũndũ ahotaga kuongerera mbiacara yake, harĩa ngombo icio maticokagia na mbeca cigũrũ mũno, kuoguo mũndũ akahota kuongerera wĩra wake na mbiacara yake ĩgathiĩ igũrũ, na kĩndũ kĩrĩa gĩbataranagia mũndũ kũheo ngombo ĩyo, nogũkorũo wĩyandĩkithĩtie na sacco ĩyo.

Aingĩ ao nĩmakoragwo meingĩrĩtie sacco-inĩ citiganĩte, ĩrĩa cimaheaga ngombo cia kwambia mawĩra mao. Waheywo ngombo ĩyo nĩwambagia wĩra waku nogacokia mbeca icio o kahora kahora gũtarĩ gũteng'erio. Na amwe ao nĩũkoraga nĩmaingĩrĩte ciama-inĩ ta ciama cia atumia, iria kĩama kĩu gĩkũheaga mbeca cia mũigana ũrĩa ũrenda, ũkambia biacara yaku, mbeca ta icio ũgacokagia o kahora kahora ũtagũteng'erio nĩ mũndũ.

Nĩ ũhũthĩkaga na njĩra ciothe ta gũkũrana mũndũ, na ta kwa mũhiano kũndũ kũngĩgĩa na wĩici ũkorwo wĩho wĩigĩrĩrwo nĩ we weka ũndũ, irore ici cia moko nĩ cioyagwo, nĩguo gũkũrana mũndũ ũrĩa uma hau, kana gũkũrana ũrĩa woire kĩndũ kĩu, kogwo nĩ ĩhũthĩkaga na ũndũ mũingĩ, ũndũ wa wĩici-inĩ kana gũkũrana mũndũ.

Ĩ mũciĩ-inĩ witũ mũnene wa Nairobi, ĩrĩa ĩkoragwo nyũmbai-nĩ nene mũno ĩtagwo Orange house, na ĩrĩa ũgĩthie nyumba-inĩ ĩyo nene, ũgeragĩra barabara-inĩ ya Menelik, ĩrĩa barabara ĩyo ya Menelik ĩkoragwo gĩcigo-inĩ gĩa Kilimani.

Wambere no ngĩnya ũkorwo wĩna handũ hega ha kũiga ngũkũ icio, handũ igũkorwo igĩthaka wega na igĩkorwo igĩikara wega itekuhihinyana. Wakerĩ no nginya ũkorwo ũkĩhũnia ngũkũ icio tondũ rĩrĩa ngũkũ cikũhũta ndũngĩgĩa na ũmithio mwega wa matumbĩ. Ũcio ũngĩ nongĩnya ũkorwo ũkĩhe ngũkũ icio maaĩ, nogĩcirora wega na ũcige handũ hatheru, tondũ ngũkũ icio rĩrĩa ũgũciga handũ hena gĩko, tarĩngĩ handũ hau hena maaĩ kana nĩ hahehu itingĩtuika cigĩkorwo cigĩkũhe matumbĩ wega. Wakana no nginya wĩige ngũkũ icio handũ hena rugarĩ mwega mũigaganananĩru, ũrĩa ũgũtũma ngũkũ icio cihote kũruta matumbĩ wega, tondũ rĩrĩa ũkũiga ngũkũ icio heho-inĩ, ngũkũ icio itingĩruta matumbĩ, kana rĩrĩa ngũkũ icio cigũikara cikĩiguaga heho mũno ngũkũ icio itirutaga matumbĩ maingĩ ta ũcigĩte handũ hena rugarĩ mwega, handũ cikũhota kũigwa rugarĩ. Ũcio ũngĩ nonginya ũkorwo wĩigĩire ngũkũ icio handũ hega ha kũrekeri matumbĩ, handũ hatarĩ hahehu na handũ hatarĩ thĩ ũndũ ona ciarekia matumbĩ macio matikũgũa thĩ.

Nĩndoraga ngũkũ ĩrĩa ĩngĩhota kũrekia matumbĩ wega, kana ĩrĩa ĩngĩhota kũruta nyama njega, ona kana ngũkũ ĩrĩa njega na kũruta mothe nyama na matumbĩ. Na nondoraga ngũkũ ĩrĩa ĩngĩhota gwĩtiria rĩera rĩothe ĩrĩa ona ingĩthama nyume nayo handũ hamwe nĩngũthiĩ nayo handũ hangĩ na nduĩke ya kũmĩrera na ĩtuĩke ya kũndeithia. Na oho nĩndoraga gũkũ ĩrĩa ĩrekagia matumbĩ marĩa maingĩ na matumbĩ mega kana ĩrekagia matumbĩ manene na matumbĩ mathaka marĩa mangĩtuĩka ma kũũhe mbeca njega. Na oho nondoraga angĩkorwo nĩ ngũkũ cia kwendia, nĩndoraga ĩrĩa njega ĩngĩhota kũũhe mbeca njega, kana ĩrĩa nene kana ĩrĩa nini, kana ĩrĩa nditũ ĩrĩa ĩngĩhota kuuma mbeca njega cingĩndeithia.

Kĩaga kĩa ngũkũ nĩkĩagĩrĩirwo gũkorwo gĩ kĩnene wega nĩgetha kũrigĩrĩria mũhatĩkano wa ngũkũ. Tigogũkorwo o gũkũ nĩrahota kuuma handũ hamwe nginya harĩa hangĩ negathi harĩa hothe ĩrenda. No oho ĩgĩkoma ngũkũ nĩyagĩrĩirwo gũkorwo na handũ haho ha gũkoma haria ĩtakũhatũkana na iria ingĩ. Na oho hakinya nĩ ũtheru kĩaga kĩa ngũkũ nĩwagĩrĩirwo gũthambia o mũthenya na maaĩ mahiũ na thabuni, ũgagĩthambia o wega o mũthenya nĩgwo kũrigĩrĩria heho. Na oho nĩwagĩrĩirwo gũkorwo, ngũkũ icio nĩcitaga maaĩ kana cigaita irio, nĩwagĩrĩirwo gũkorwo ũkĩhata irio icio na maaĩ mau nĩgwo kũgĩrĩrĩria gĩko, tondũ gĩko kĩu onakĩo no kĩrehaga mĩrimũ, kana gĩkarehe tũtambi gĩgatũma ngũkũ irware, kĩrĩa kĩngĩcũngĩrĩria ngũkũ icio cikue na cituĩke cia gũkũrehera hathara nene mũno.

Nĩ wagĩrĩirwo kwamba kũrora kana wĩna handũ hega ha kũiga ngũkũ icio, na handũ hanene ha gũciga. Wa kerĩ nĩ wagĩrĩirwo kũrora kana handũ hau wĩnaho ha kũiga ngũkũ icio nĩ hatheru, to ngũkũ ũnacio itiendaga gĩko. Ũcio ũngĩ nĩ wagĩrĩirwo gũkorwo ũtwĩrĩtie na ũkamenya kana thoko ya matumbĩ hihi nĩ ĩreka wega, nĩgetha ũkahota kwendia matumbĩ ma ngũkũ icio. Ndũgakorwo ũrambia kũiga ngũkũ, na gũtirĩ na thoko ya matumbĩ, ũkorwo ũkũgũra ngũkũ, ũrĩithie na nĩ ũgũrĩire irio, na gũtirĩ na thoko njega ya matumbĩ. Ũcio ũngĩ angĩkorwo ngũkũ nĩ cia nyama, nĩ wagĩrĩirwo kwamba gũthiĩ thoko, ũrore kana kwĩna thogora mwega wa nyama nĩguo ũgĩthiĩ kũiga ngũkũ icio ũkoragwo ũkĩmenya ũraiga cia gwĩka ũndũ ũrĩku. Ũcio ũngĩ nĩ wagĩrĩirwo gũkorwo ũkĩmenya mbei ya ngũkũ icio, kana mbei ya matumbĩ macio, kana mbei ya nyama, nĩguo ũkĩiga ngũkũ ũgakorwo ũkĩmenya ũnawahũthĩra mbia ciaku kũgũra ngũkũ icio, mbia icio nĩ igũcoka cicoke, na kwendia matumbĩ mau, kana kwendia nyama icio.

Nĩ agĩrĩirwo kũmenya handũ harĩa araiga ngũkũ nĩ hatheru, na nĩ hatheru wega. Tondũ rĩrĩa hakũgĩa gĩko, ngũkũ icio nĩ inyitagwo nĩ mĩrimũ na no cituĩke nginya cia gũkua. Ũcio ũngĩ nĩ agĩrĩirwo angĩkorwo nĩ kwa ũmĩra mũrimũ o wothe, ngũkũ icio cigathecwo mbere, mbere ya cinyitĩtwo nĩ mũrimũ ũcio nĩgetha ĩkarigĩrĩrio kũnyitwo nĩ mũrimũ ucio, tondũ nĩ kũmĩraga mĩrimũ ya ngũkũ, na ngũkũ igatuĩka ona no cikue. Ũcio ũngĩ nĩ agĩrĩirwo angĩkorwo nĩ ongerera ngũkũ, kana nĩ hoka ngũkũ ingĩ kuma kũndũ kũngĩ, ndakambe gũtukania na ngũkũ ici arare nacio mbere, acige kĩaga-inĩ kĩngĩ, tondũ ngũkũ ici no cioke na mirimũ, cigwati ici cirare ho, na cituĩke ona no cituĩke cia gũthira. Ũcio ũngĩ mũrĩmi nĩ agĩrĩirwo gũkorwo akĩhe ngũkũ ciake irio iria ciagĩrĩire na gũciga na ũtheru ũrĩa wagĩrĩire.

Wa mbere kĩaga kĩa ngũkũ nĩkĩagĩrĩirwo gwakwo kĩ handũ igũrũ, nĩgetha kũrigĩrĩria nyamũ ta ngui iria cingĩenja cirute ngũkũ icio gũkorwo cigĩcikinyĩra. Koguo kĩaga kĩu nĩkĩagĩrĩirwo gũkorwo kĩoyetwo hanini gĩgakorwo igũrũ ũndũ gĩtangĩkinyĩrĩka. Ũcio ũngĩ, kĩaga kĩu nĩkĩagĩrĩirwo gũkorwo gĩgĩtigio mĩanya mĩnini ĩrĩa rĩera rĩraingĩrĩra. Ũcio ũngĩ kĩaga angĩkorwo ngũkũ nĩcirakoma kũu nyingĩ nĩciagĩrĩirwo gwakĩrwo handũ igũrũ, handũ harĩa ngũkũ icio ciagĩrĩirwo gũkorwo cigĩkoma. Ũcio ũngĩ, ũtukũ mũgĩkoma angĩkorwo ngũkũ icio mĩanya ĩyo ũtigĩtie nĩ mĩnene nĩwagĩrĩirwo kũmĩhumbĩkĩra ona okorwo nĩ na makũnia kana kĩndũ kĩngĩ nĩwagĩrĩirwo kũmĩhumbĩkĩra ndĩkaigwe heho tondũ ona mĩanya ĩyo angĩkorwo nĩ mĩnene no yũke ĩrutwo nĩ kĩndũ ta kĩihũ na ngũkũ ĩyo ĩrutĩrwo mwanya-inĩ ũcio, na ndũmenye, na ĩtuĩke ya kũrĩo na ĩtuĩke ya gũthio nayo.

Nĩ ndĩmonganagia o hwainĩ, o mũthenya o mũthenya hwainĩ, ngamaiga handũ hega, tondũ ndarega kũmũngania no ũkore ona ngũkũ nĩ cioragire, kana matumbĩ menyewe nĩ moragĩkire. Ndarĩkia kũmongania nĩ thiaga ngamaiga wega, ngamaiga kanyamũ-inĩ ga guikia matumbĩ, ngongania matumbĩ ta ma thikũ ithatũ, nĩgetha makaingĩha, ngahota kũmatwara thoko. Kuma hau, nĩ ndĩmoyaga ngamatwara thoko, ngathiĩ ngĩendagia matuka-inĩ kana ngenderia andũ kĩumbe, ngendia itumbĩ o rĩmwe gĩbao.

Ũhũthũ wacio wa kũnyitwo nĩ mĩrimũ ũkoragwo wĩ igũrũ tondũ, nĩ ũkoraga ngũkũ ĩyo ndũnamenya kũrĩa yatinda, nĩthire yarĩa gĩko, nĩthire yanyua maĩ moru, kana yathi kondũ kwĩna tũtambi tũru na ndũmenye. Nĩ ũkoraga ngũkũ ĩyo nĩ ĩrarĩa gĩko kĩũru, nĩ ũkoraga nginya rĩmwe nĩ yarĩa ndinoho, nĩ yanyua maĩ moru, nĩ yanyua maĩ mena thabuni, ũgakora ngũkũ ĩyo nĩ ĩrarũara mũno. No ĩno ya kũhingĩrwo nĩ ũkoraga nĩ ĩrabacĩrĩrwo, nĩ ĩraheo maĩ matheru, nĩ ĩraheo irio njega, ĩkaheo irio wega, na ĩgakorwo ĩgĩthambĩrio kũrĩa ĩraikara, kogwo harĩa ĩraikara nĩ handũ hatheru mũno, handũ hatangĩgĩa mĩrimũ. No ino ya nja, nĩ ĩtindaga nja ĩkĩũrũra, ona ndũngĩmenya ĩthire kũ, kogwo kũnyitwo nĩ mũrimũ kwa ino ĩnja, nĩ ĩkoragwo ĩ raithi mũno gũkĩra ĩrĩa ĩ thĩinie tondũ ino ĩ nja ndĩramenyererwo nĩ mũndũ, ona kũrĩa ĩrĩaga kĩrĩa ya kinyĩrĩra, ona kũnywa maĩ ĩnyuaga maĩ moru mena gĩko, na ĩgaikara handũ hena gĩko.

Mbata na ngũkũ hatikoragwo ũtiganu wothe, tondũ ũrĩa ũroraga mbata ciaku nogwo ũroraga ngũkũ ciaku. Irio iria wagĩrĩirwo kũhe ngũkũ ciaku, ona mbata ciaku nĩ ũheaga. Ũtheru o ũrĩa wagĩrĩirwo kũigĩra ngũkũ ciaku, ona mbata ciaku wagĩrĩirwo kũigĩra ũtheru o wothe. Kĩaga nĩ wagĩrĩirwo gũakĩra mbata ciaku, o ta ũrĩa wakagĩra ngũkũ ciaku. Gwakinya nĩ kũrekia matumbĩ, ũrĩa ngũkũ cirekagia matumbĩ, ona mbata nĩ irekagia matumbĩ, kwanja mbata irekagia matumbĩ manene kwĩ ngũkũ, kogwo ũrerere wa ngũkũ na mbata ndũkoragwo na ũtiganu o wothe.

Ngũkũ nĩ itũheaga nyama, nyama iria citũmaga mĩĩrĩ itũ ĩgĩe na hinya muingĩ mũno. Noho nĩ itũheaga matumbĩ, matumbĩ marĩa onamo matũheaga mbeca, tondũ nĩ ũkũrogota matumbĩ ta mau, ũtware thoko na ũmendie, na ũgĩe mbeca. Ngũkũ ona hamwe nĩ iheaga mũndũ wĩra tondũ to nginya weterere wandĩkwo, to nginya ũthiĩ ũrie wĩra nakũu, nĩ ũkũrĩithi ngũkũ ciaku, angĩkorwo nĩ cia nyama, umĩrie ngũkũ ciaku, wendie ci cia nyama, angĩkorwo nĩ cia matumbĩ, nĩ ũkũrĩithi ngũkũ ciaku rĩrĩa matumbĩ mau marekia kũrekio, nĩ ũkumeria matumbĩ maku na wendie wone mbeca ciaku. Kumbe ona ngũkũ nĩ ĩheaga mũndũ wĩra to nginya weterere kwandĩkwo.

Mũrimũ wa ngũkũ wa kũharwo, ũrĩa umanaga na tũtambi na ũrĩa ũnyitaga mara ma ngũkũ na ũgacũngĩrĩria ngũkũ kũharwo. Na kũrigĩrĩria mũrimũ ũyũ, no nginya ũkamenya ngũkũ ciaku ci handũ hatheru na handũ hatari na maaĩ kana handũ hahehũ, harĩa hangĩtũma tũtambi tũtũ tũũke na tũtũme ngũkũ icio cirware tondũ mũico no ũrigĩrĩrie na kũrwara na no, ngĩnya no cikue.

Nĩ ndeithagia ngũkũ cia nyama, na nĩ ndeithagia ngũkũ cia matumbĩ. Na cia matumbĩ nĩ ũkoraga cina umithio mũnene mũno, tondũ nĩ ũkoraga matumbĩ nĩ ũrarogota o mũthenya, ngũkũ nĩ irarekia o mũthenya, kogwo matumbĩ mau nĩ ũrakorwo ũgĩthondeka mbeca ciaku o muthenya, ũgakorwo o mũthenya nĩ ũrarogota matumbĩ maku, ũgatwara thoko na ũgathondeka mbeca ciaku. Kogwo gũtingĩtuka ngũkũ ĩyo ya matumbĩ ĩtakũhete mbeca. No ici cia nyama, nĩ ũkoraga no nginya ũrere ngũkũ ĩyo kuma ge kanini, nginya ĩkinyie ngũkũ nene ya gũtũika nĩ ĩkwendio, na yume nyama.

Mĩrimũ nĩyo thĩna ũrĩa mũnene mũno thĩinie wa mahiũ, na nĩ wagĩrĩirwo gũikara wĩ mũtheru, nĩgetha ũrigĩrĩrie mĩrimũ ĩyo gũkorwo ĩkĩnyita mahiũ maku. Na angĩkorwo nĩ mĩrimũ ĩratuthũka, tondũ he mĩrimũ ĩtuthũkaga ya mahiũ, ũkaigua he mũrimũ watuthũka handũ hana, kana watuthũka kwanyu, nĩ wagĩrĩirwo gũkorwo ũgĩthecithia mahiũ maku, angĩkorwo nĩ mahĩu maroka magĩthecagwo na matũra, nĩ wagĩrĩirwo gũkorwo ũgĩthecithia mahiũ maku, kana angĩkorwo ti matũra nĩ mahiũ maku marũarĩte, nĩ wagĩrĩirwo gũĩtĩra mahiũ mau ndagĩtarĩ, ĩgoka ĩgathondeka nĩgwo kũrigĩrĩria mĩrimũ ya mahiũ.

Nĩ kũnyihagia ngarama ya mbeca, tondũ rĩrĩa wahingũrĩra mahiũ mau, nĩ ũkoraga nĩ mathire na kuo, nĩ mona gĩa kũrĩa, nĩ marĩire, no ti ta ũria ũngĩ mahingĩire, tondũ wamahingĩra nĩ ũrute mbeca ciaku mũhuko, ũgĩre irio, ũmahe. No rĩrĩa mahiũ maku makuma na kũu nja, nĩ ũkoraga nĩ mathĩre nĩ mona kĩndũ gĩa kũrĩa kana nĩ mona kĩndũ gĩa kũnywa, na gũgĩkinya hwainĩ mahiũ maku makĩingĩra makoragwo mahũnĩte na magakorwo me manyotũku. Kogwo kũhingũrĩra mahiu maku nĩ kũgiragia ngarama yaku ĩnenehe na gũgakũnyiheria gũtũmĩra kwa mbeca.

Angĩkorwo nĩ ta ng'ombe nĩ ũkoraga kaingĩ ng'ombe ĩyo nĩ yahana ka yarũara to nĩ yambagia kũrega kũrĩa ng'ombe ĩyo wamĩikĩria ũkona ng'ombe ĩyo ndĩrenda kũrĩa, wamĩhe maĩ ndĩranyua kana wamĩhe irio cia mĩthemba ĩngĩ ũgakora ndĩrarĩa. Ũgakora ng'ombe ĩyo nĩyambaga gũcoka na thutha, to angĩkorwo nĩ kũrĩa ndĩrarĩa, kũnyua ndĩranyua no ũgakora ona kaingĩ ng'ombe ĩyo nĩĩgĩaga bunjo, angĩkorwo nĩ mũkami ũrĩa ũrakama ũgakora ona ng'ombe ĩyo ndĩrakamĩka nĩ ũrĩa ĩgĩte bunjo nĩ ũndũ wa ndume ĩyo.

Nĩndathiaga thibitarĩ, ngagĩa na ithimi cia mwĩrĩ, ngathimwo o harĩa hothe mũrimũ wa cancer ũngĩnyita mũndũ. Ndathiĩ mũthenya ũcio mũrigitani akanyandĩkĩra mũthenya ũrĩa batiĩ gũcoka, ngathimwo rĩngĩ, ngathimwo mwĩrĩ wothe, nginya rĩrĩa ndonekire ndirĩ na mũrimũ wa cancer.

Nĩ okaga gũcirora o thutha wa mĩeri ĩtatũ to no gũkorwo kwĩna mũrimũ wa mahiũ umĩrĩte na ndiramenya na no akorwo he mahiũ marũarĩte na ndiramenya. Koguo no nginya ndagĩtarĩ wa mahiũ oke acithuthurie thutha wa mĩeri ĩtatũ nĩ getha angĩkorwo hena mũrimũ o wothe ũmĩrĩte na angĩkorwo hena mahiũ mena mĩrimũ na ĩkagwatania akaũrigita naihenya o ũrĩa kũngĩhotekekana ĩtanagwatania. Koguo no nginya oke arore nĩguo kũrigĩrĩria mahiũ kũgwatania mĩrimũ na gũkua.

Mũrimũ wa kũrwara nyondo kwa ng'ombe ũrĩa ũcũngagĩrĩrio nĩ kwaga kũhinyia iria ũgĩkama na ũrĩa ũngĩtũma ona ng'ombe ĩnyihie iria rĩarĩo mũno. Nĩ wagĩrĩirwo gũkorwo ũkĩhinyia ng'ombe yaku rĩrĩa ũrakama nĩgwo kũgitĩra mũrimũ ũyũ. Mũrimũ ũcio ũngĩ nĩ wa kũharwo, ũguo naguo ũcũngagĩrĩria ona angĩkorwo ng'ombe nĩyohete nda, angĩkorwo nĩ ĩkuĩte ihu nĩ ĩcũngagĩrĩria ona ng'ombe ĩyo gũkorwo ĩkĩruta ihu rĩu.

Kũhũthĩra neti ya rwagĩ kũrĩa kwĩna rwagĩ, ũcio ũngĩ nĩ gwĩkĩra nguo cirahumbĩra mwĩrĩ waku wothe na mwĩrĩ waku wega nĩ getha angĩkorwo kwĩna rwagĩ, rwagĩ rũu rũtikahote gũkũrũma. Ũcio ũngĩ nĩ kwaga gũita maĩ handũ maĩ macio maitwo matirathiĩ handũ nĩguo kũrigĩrĩria rwagĩ rũu gũka na mũndũ nĩ abatiĩ gũikara ee mũtheru na atarĩ na ataikarĩte handũ hena maĩ matarathi.

Nonginya kambuni icio cikorwo nĩciĩhoketwo nĩ andũ na oho cikehokwo nĩ thirikari na citigakorwo na ngumo njũru ngumo, ngumo ya atĩ mũndũ nĩ aiga mbia, nĩatunywo, kana mũndũ nĩ aiga mbia kwo athiĩ erwo gũtirĩ mbia, na ikorwo cina ngumo njega ya kũheana ngombo kana kũheana mbeca iria citangĩkorwo cikĩongerera mbia nyingĩ igũrũ wa ngombo icio makũhe.

Mũrimũ wa mbere nĩ homa, ũrĩa ũkoraga ciana nyingĩ cirarũara homa, tondũ tokorwo mwana ũcio nĩ athire cukuru, kĩrathi-inĩ akora ciana ingĩ ciĩ na homa, mathaka nacio, mwana akagwatĩrio homa hau. Kogwo mwana ũcio waku akĩinũka akoragwo arũarĩte homa. Mũrimũ ũcio ũngĩ nĩ mũrimũ wa Malaria , ũrĩa ũnagwo ũkoraga ta rĩngĩ he handũ maĩ marahĩte handũ, ciana cigathiĩ cigathakĩra hau, akorwo hatirĩ na mũndũ mũnene wa kũmagiria, ugakora ciana icio nĩ cia rũara Malaria , na ciarũara ciana nyingĩ. Mũrimũ ũcio ũngĩ nĩ wa Pneumonia , ũrĩa ũkoraga ciana nyingĩ ta rĩngĩ mwana nĩ athire cukuru akĩiguaga heho, kana mwana ũtukũ nĩ aiguire hehe, anyitwo nĩ Pneumonia nĩ ũndũ wa kũigwa heho na kwaga kwĩgĩtĩra wega.

Mwaka mũhetũku rĩrĩa arwaru a mũrimũ wa mũkingo macokanĩrĩirio hamwe na makĩingĩrio kĩrathi, magĩthomithio ũrĩa magĩrĩirwo gũkorwo magĩikara na mũrimũ ũcio, kĩrĩa magĩrĩirwo gũkorwo makĩrĩa, kĩrĩa magĩrĩirwo gũkorwo makĩnyua nakĩo ndawa icio nĩgetha mahote gũikara na matũũre mũno na mũrimũ ũcio. Ũndũ ũyũ nĩ mwega na nĩwagĩrĩirwo kwagĩrithio maita kwa maita tondũ nĩ ũkoraga rĩmwe mũndũ ũrwarĩte mũrimũ ũcio ndareĩtĩkĩra, ndarona ke mũndũ, akonaga kaingĩ ngĩnya kagũkua, kwogwo nĩwagĩrĩirwo gũkorwo ũkĩagĩrithio nĩgetha kũhe andũ acio mwĩhoko wa gũtũũra.

No gũthondekwo mĩthenya kana thikũ iria andũ marĩcemanagia handũ, either nĩ irathi-inĩ kana nĩ handũ kĩharo-inĩ, kana nĩ handũ andũ magũikara, magathomithio, gũkagĩa na arimũ maroka, magathomithia andũ, andũ makagĩa na ũgĩ mwĩingĩ. Na oho andũ no mathome kũgerera njĩra cia rĩu cia intaneti, kũrĩa no mũthome kũhatũkĩra thimũ cianyu, mũgakorwo mwĩna ngurubu yanyu, ĩrĩa mũrathomithania inyui kwa inyui, kana mũgakorwo na arimũ arĩa maramũthomithia kũhatũkĩra thimũ.

Nĩ ũnyihagia ũhũthĩri wa mbia na wanangĩki wa indo, tondũ rĩrĩa kaingĩ wakora mũndũ nĩ mũrũaru nĩ ũkoraga nginya mũndũ nĩ aroya indo ciake, kana mũndũ akoya mũgũnda wake akendia nĩgetha one mbeca cia gũthiĩ thibitarĩ. Kogwo nĩ ũnyihagia ũhũthĩrĩ wa mbia, na ũgatũma mũndũ kũhota gũikara ena thayũ na gũikara ena gĩkeno. To rĩrĩa warũara, ndũngĩikara wĩna gĩkeno o gĩothe, tondũ maita maingĩ nĩ gũthiĩ thibitarĩ, nĩ kũhũthĩra mbeca, kogwo wĩna ũgima mwega wa mwĩrĩ nĩ ũhotaga gũikara na thayũ na ũkanyihia wanangĩki wa indo.

Nĩ menyaga he ũthomithania ũrathiĩ na mbere, harĩa andũ marathomithio kũhũthĩra indo cia ũkinyanĩria cia kĩrĩu, iria citarĩ ta cia hau kabere, na harĩa o ho marathomithio kũhũra mbica, makĩhũthĩra indo cia kĩrĩu itarĩ ta iria cia hũthagĩrwo tene.

Wa mbere, mũndũ nĩ agĩrĩirwo kũrĩa wega. Mũndũ nĩ agĩrĩirwo kũrĩa wega nĩgetha athondeke mwĩrĩ wake, kũrĩa wega irio ta ngwace, mĩanga, ndũma, nĩgetha mwĩrĩ waku ugĩe na hinya. Ũcio ungĩ mũndũ nĩ agĩrĩirwo kũrutithia mwĩrĩ wake wĩra nĩgetha ona mwĩrĩ ndũgatuĩke wa kunyitana. Ũcio ũngĩ mũndũ nĩ agĩrĩirwo gũkoma wega. Nĩ wagĩrĩirwo gũkoma mathaa marĩa magĩrĩire, kana gũkoma mathaa mega marĩa magĩrĩire mwĩrĩ waku. Ndũgakorwo ũrarutithia wĩra mwĩingĩ na ndũrakoma. Ũcio ũngĩ nĩ kwĩrigĩrĩria maũndũ maingĩ. Mũndũ nĩ agĩrĩirwo kwĩmenyerera kwĩigĩrĩra maũndũ maingĩ marĩa mangĩcũngĩrĩra mwĩrĩ wake gũtuĩka ndũrakorwo wĩ mwega kana nĩ ara rũara maita kwa maita. Ũcio ũngĩ nĩ kwĩrigĩrĩria maũndũ ta ũnyui wa njohi, kana ũhuthĩri wa thigara, kana ũhũthĩri wa ndawa ingĩ cia kũrebya.

Nĩ gũtũmaga mũndũ aikare matuko maingĩ na ena mayo maingĩ ma mwĩrĩ, na no kũrigagĩrĩria mũndũ kũnyitwo nĩ mũrimũ o wothe waimĩra, atĩ mũrimũ o wothe ũngĩumĩra nĩ wakũnyita, na oho nĩ gũtũmaga mwĩrĩ ũgaikara wĩna hinya na wĩna mayo.

Nĩ ndĩaga irio ta matumbĩ, matunda, nyama, nyeni, karati, iria ikoragwo ci vitamin A, nĩgetha mwĩrĩ wakwa ũgĩe na hinya na ũhote kũruta wĩra wega, na o ho ũhote kũhũrana na mĩrimũ ĩrĩa ĩngĩnyita mwĩrĩ wakwa.

Nĩ nyendete ũrigiti wa thibitarĩ, tondũ kũu nĩ ũkoraga arigitani aingĩ matiganĩte, kogwo ũmwe no akũrigite, aremwo ũrigitwo nĩ ũngĩ. No wa mũciĩ nĩ ũkoraga wĩna mũrigitani ũmwe, kogwo aremwo nĩ mũrimũ waku, ndakũrigitaga. No thibitarĩ nĩ ũthiaga ũgakora mandagĩtarĩ matiganĩte, na oho nĩ ũkoranaga na arũaru angĩ matiganĩte, angĩ mena mũrimũ ta waku, magakũhe mwĩhoko angĩkorwo nĩ ũgũtete mwĩhoko, ũkaima kũu ũhetwo mwĩhoko na ũgacokia thayũ.

Nĩkũrĩ na mũrimũ wa kũhambia thakame na nĩtũheagwo rũgano tũkerwo a guka witũ nĩ marĩ na mũrimũ ũcio wa kũhambia thakame, nginya a cũcũ witũ no maarĩ, a baba witũ nao makĩrũara na ithuĩ tũkarwara, koguo gũkonania mũrimũ ũcio nĩ ũgwatanagio kuma njiarwa na njiarwa, kuma njiarwa ĩmwe nginya ĩrĩa ĩngĩ, mũgoka mũgwatanĩtie, o mũndũ agakorwo hatirĩ njiarwa ĩtarakorwo na mũrimũ ta ũcio.

Wambagĩrĩria na gũthi kũheo ndawa, kana gwĩkwo ũrĩa wothe ũngĩkwo nĩguo mũrimũ ũcio wambe ũrũgame. Tondũ ũyũ nĩ mũrimũ ũtangĩhota kũgirĩrĩka, kuuga atĩ nĩ ũkwamba gũikara thĩ kana kũrũgama. Koguo no nginya wambe ũthiĩ harĩa ũkũheo ndawa, kana harĩa ũgũthecwo kana gwĩkwo ũrĩa ũgwĩkwo, nĩgetha mũrimũ ũyũ wambe ũrũgame, nĩgetha rĩu ũcoke ũthiĩ kũu kũngĩ ũbatiĩ gũthiĩ gũthimwo kana kwandĩkĩrwo kandi kana kũheana ũhoro waku kwĩ ndagĩtarĩ.

Nĩ ũtũmĩte gũkorwo na ũkũrĩa mũno na gũkorwo na wandandũku wa mawĩra, tondũ rĩrĩa mũndũ akũgĩra thamaki ta icio, agoka akĩyenderia akona ciringi yake, ti ta gũthiĩ gũthaitha mũndũ akwandĩke. Kogwo nĩ gũkoretwo na wandandũku wa mawĩra, na andũ makandandũra meciria mao, na gũgakorwo na ũnyihu wa ngaragu, tondũ ti mũndũ wothe ũngĩhota gũthiĩ kwĩgũrĩra nyama ta ĩyo, kana kwĩgũrĩra ngũkũ ta ĩyo, no thamaki andũ aingĩ nĩ mahotaga gũthiĩ kũgũra na ũgakora ona andũ aingĩ thikũ ici marĩaga ngima yao na thamaki tĩyo. Kogwo andũ aingĩ nĩ ũrakora matirararĩra, kogwo gũgakorwo na nginya gũtirĩ na ngaragu bururi-inĩ. Kogwo thirikari nĩ yagĩrĩirwo gũkorwo ĩkĩrora andũ acio a thamaki na ritho rĩa tha, na gũkorwo ĩkĩmandandũrĩra mawĩra mao, na kũmahe mbia cia kũhota kwandandũra biacara ciao biũ.

Rĩrĩa mahiũ maneneha na matwĩka no maciarithanio, nĩ magĩrĩirwo gũciarithanio ta mũhiano kĩndũ ta ngombe, rĩrĩa kĩa neneha na yatwĩka nĩ ĩgũĩtia ndume, nĩ yagĩrĩirwo kũheo ndume nĩgetha ngombe ĩyo ĩgaciara na ĩkagĩa gacau ngombe icio cigatuĩka cia kũongerereka. Na kĩndũ ta mbũkũ, nĩ yagĩrĩirwo rĩrĩa mbũkũ ĩyo yaneneha, mbũkũ ya mũtumia nĩ yagĩrĩirwo ĩgaikario mbũkũ ĩngĩ ya mũthuri, nĩgetha mbũkũ icio cigaciarana na cigatuĩka tũbũkũ tũingĩ. Na kĩndũ ta ngũkũ onacio nĩciagĩrĩirwo rĩrĩa ngũkũ ĩyo yatuĩka nĩ ngũkũ nene, nĩ yagĩrĩirwo gũikarania ngũkũ na ĩgaikarania na njogoo, nĩgetha ngũkũ icio cituĩke cia kũgĩa na cikongerereka.